Chu ko sukutishek chebo kipgaa kichobe anyun ichegek debet ne kakitil korok kerar muito nebo teta kenab komong anyun shapit ne imoje akinapji segerek koek maridadi komong anyun sukutit kou no igere.

Eng yuu komii Mureen angwenuu miten ichegeet meliit nekitikiin taguu kole kabunu ichegeet koname injirenik ak ye agere anyuun nekiit koit mwisho nebo ainet asikoruur ichegeet injurenik che kanam agere nyigis koot meliit nitoon uu kele kanam injerenik che chaang.

Kit netai nenyolu koya castomayat nemoche kokere account nenyin koyoche 'koregistan' een simenyin ak mobile banking yeitia anyun komi codit nekiyokto terter en kila account korong anyun ndakakosir codinoto koyokto koborchini anyun tukukyik chepo account ngomoche koteb chepkondok ,ngomoje kocher chepkondok, ngomoche koyai airtime ki agetugul nemoche kenyorchingee en yoto lakini lasima kokarolingen simenyi ak account.

Chuu ko pandeek che kakebuut en mbaar kikolee anyuun pandeek korog yeit koruryaa kebuut icheeg en ketit ak keib kou nii korog anyuun komuuch keyoo pandeek chutoon ii asíkeyaam anda keboror icheeg ak ketestai marakwek komang tuguk che ke kureen githeri korog imuuch kora keboror ak kengaa sikekwaany komaang kimyeet.

Mutyo mising akobo chepkondok, agere ale keyokji nambait ne ter ne manikimache iyokji, kasome anyun ikany kitigen ketyem keger ngotos kinyoru robinikuk eng account nebo chichoto ngamun kerat simoinoto bo chichitok eng nguni.

Ngiisom chepkondok anyun koyache ilipan chepkondok arawatniitok kora koyache anyun ilipan kila arawa. chepkondok chu kakechobun tugul koboto cheiitos kokakipchechi arawek taman ak aeng' akoyache ilipan kila arawa chepkondok chutok amechelewan ilipan ing' arawet kila

Raini amoche anetak akobo oli iyotoi ngkakichorin chepkondokuk eng simet netai amoche inai ile customer care number nenyoo ko *100# yemach anyun ibiru kebiru buch momochei itinye chepkondok eng simoit isir *100# ak iyogu eng simengung iboishe simcard nebo safaricom. Ndeyoku anyun kongalalu anyun customer care ak iororji tuguk che katestai sikimuch ketoretin.

Chu ko mosong'iik en imbaar, agree ko koyaam anyun icheget ketil. Achome mosong'iik ngamun kimuchi kingol ak bandek ak keng'aa ak kekwany kimiet nebo mosong'iik ak bandek. Kora kingoldoo musongiik ichegen ak kechul musarek cheonyiny.

Yoche anyun oripkei mising eng biik chechorsei ngamun konai chito ne chorindet eng kokwet, koyoche orip tugukwok, koyoche oyat dukoshek um bet korok ngoimen ko shopoker. kora, yoche onoisigei olechigei 'chichi ko makararan chorin inendet.' Asikongen chitugul.

Somanetab sokat kokararan kosiir korikchik chekinetishien ,ngamun imuch kosoman chito en oleloo Sait nekamach. Koraa komuch kosoman chito ak bik cheterter ak cheloen. Kora komuch kosoman chito tuguuk chekiker kole mii ak kindee sokat yeityoo kosoman kityok malasima kosoman en sait netesetai biik kosomonii.

Yon amoche anem cheokondook en mpesa anan yon kemoche inemu chepkondok en mpesa, iwendi app Nebo mpesa akichil olekilen withdraw money, korong kolasima imi tugetab mpesa siiyoe boishonii. Yekeicheru anyun chepkondook indee nambait ab echen Nebo mpesa inoton nekechuren. Korong kecheru konyor mesech anyun chitab tuget akinyooru akinye akobo chepkondook cheten chenemu. Korong kekonii chepkondook en tuganotok bo mpesa .

Ni ko mindset ab kipsiongiik kipsiongiik anyuun ii koyae komyei en ole mawoo roptaa missing ingimachei imiin anyuun psiongik ichape mbaret ngung kotililit korog Ile aany psiongik chu ka guug ko kaicheeng kesuek che kororon chebo psiongik, ye Lete anyuun en mbaret kobois ichegeet ye ibis psiongik ibutyii tumdo ako kobwa psiongik chutoon koot koyaam kebuut.

Indonyuur taabut amoche achut akaon nenyun ko much anyun abir simet ngamun, mitten help line chebo benkit agetugul. Akot benkinyun neoboishien kotinye help line nekibirchini yon kaimin ngalekab account ichute. Koyeibirchii anyun ko kokonii kastoma kea netoretiin kotatuanun shidaisiek chetindoi en simengung.

Agere ale kakosumbuaniin ole ichutitoi account nengung. Kainde pin konyiil chechang kot koit kegerenin, ngunii anyun ko karachabun pinit age, amoche indee pin ingung nebo menu, simoit ak ikoite. Yeityoo indee pinit age neimbyaa netindoo nambaisiek angwan chekuk changen chebo ungot. Yekeindee iyoktee konyil oeng, korong yeyatak anyun koik pin ingung nebo kila amatiutyeen anyun

Ogeri pich chemi mbaret ap mokoinik kakopol anyun mokoinik chechang' icheget ako cheechen kemochei kekol mokoinik kelutoi ketik ab mokoinik kosup line korok kesemberchi ichek ketukchi keldo yeityo kemeti koet ak kerip tumdo atkoem keput icheget anan ketut icheget

Ngot ko mosikyiin kastomayaat kolipan chepkondook en benkinyin, koimuch ateben tuguuk cheu angot ko tindo chepkondook cheomotin en akoun nenyin chemoche koyoktoo anan tindo chepkondook en timetable safaricom amun mokiyoktoo buch yooche itindoi chepkondook simuch iyoktee.

Eng pichaini ni, komi bich aeng muren AK kwony. Kailach anyun kwonyi ingoraik chemabo imbar, notok ne imile bik. Ago tindoi anyun icheket anyun rabuonik cheechen mising chekakobol. Kakonyit kuniet agotestai kobolu. Uu kele korurio mising rabuonichutok eng imbarenywai

Agere koil tukuk eng simoit, akotoma inyoru. Tukuchutok anyun kiibei betishek kosir chekokakimwaun, amun komakoni tukenyo tukuchutok, kokiyokta bitonin keib tukuk as ikeny agoi kasiab somok sikoitun tukuchutok. Mutyo amun kachelewan koit tukukuk kou betut ne kikakimwaun.

Ni ko imbaretab rubuonik agere kwony nemi mbar. Ole kikoldoi anyun rubuonik ko kitilotili rabuonik che kikoekitu che keswek ak kechopchi imbaret komie kotililit ak kebas kukunyek cheile katokos barak kole. Korok kelumji anyun keti chotok bo rubuonik ole kakijop kotokos kelumji ak kechopji mutaroishek cheibestos ole kikakikolji rubuonik choto kichobe kou notok imbaret kobek.

Asomin eng kamininget ab kei ale inyo ingweny kitigin, asi kobitu kekuiyegei eng ng'alalet. Kaagas rirekuk ale kokitilin chepkondok guk chesirei chenyalunot, ago awendi Nguni awegun chepkondok guk chotok kikakitilin. Matitai nerech ago meyai kou yekemwa ile imache iistegei eng benkit. Acha naan kobitu tukuk cheu chotok AK keng'ololyo ake koshin.

Chu ko njuguuk chekakipal eng mbar njuguuk kekole ing olemao ropta akoele kararan ng'ung'unyat maripe peek chechang ng'ung'unyat achame anyun njuguuk ngamun kikarangani ichek akeam koanyiny nea, kora ngotkimin akialde kotindoi peit nebo parak inyorchinigei kelchin nepo chepkondok.

Agere kealdaiwa tuguuk cheng'ematin akere tarikit nekikisir kele Koko sirto petushek somoku kakiser tarikit taman ak angwan ako nguni ko tarikit taman ak tisapu kasame iwalwa netomko ng'emakis amun akere ale makararon tukuchu kealdaiwa

Ye imoche ilipan karit iboisien simoit, iwendi app nebo M-Pesa. Yeit anyun iwe ole kakisir kele lipa na M-Pesa. Korong anyun en yoto yebo lipa na mpesa iwe pochi la biashara. En pochi inito anyun kogonin nambait chito ne kondaktayat ab karit inde nambainyin ak iyokte chepkondok che mogotin. Ye kaiyokte chepkondok choton anyun kokailipan karit iboishen M-Pesa.

Betut netai ne kiotou agole sukuma en mbarenyun, kokiimogonyumnyum. Kiyach amut afisayat ab agriculture nyo konetan tuguk che kiyoiton en mbarenyun, ngamun kimeiyo chechang en ingwechoto, ngap kiganam miondo. Ko kit ndo nyekenetan anyun konyumnyumit boisionitonguni agole abakora ngwek chebo sukuma en mbarenyun.

Eeiy bikab health koyoe konyor lagok kerichek tugul. Oret neyoe anyun icheget konetoti biik en kokwet agobo tuguk che nyolunot keyai asikonyorchige lagok kerichek tugul. Lagok chebo kenyishek oeng ak korekto konyolu kemut sipitali konyor kerichek chon kigochin asi kogirinda mianwogik. Konetoti biik en kokwet anyun bichot bo health.

Agere imbaret nebo ingwek chekigure spinach .mi anyun chi ne muren nekaing'uruk eng imbar.mi kobutei ingwek chutok inendet. Tindoi lolet nelel nebutchin inendet ingwek chutok. Abwati ale machei sikoib siro ingwek chok. kororan anyun ingwek chutok chik koneryo kabisa komie eng imbar.

Nkaal tuguk akotomo koit eng betut nekanyolu koit apirchini anyun ofisitap olekaale tuguchoto akaaroru ale kakosir betushek chenyolu koit tuguchoto kwaal, korok koarorwa anyun icheket kole kolya ko mait eng kasarta nekonyolu tuguchoto.

Chu ko kitunguik chomugulen. Eng gaa anyun yoimoche ikonor kitunguichuto kechopchin olekakinde barak kitikin, mokindoi ng'uny akinde kichungishek korok kerong'chi ichek anyun barakut yoto. Mamoche kotiny beek amamoche kotebe ng'weng'ut oletuon asimanunyo kitunguichuto.

Ngonerechi customayat ngamun kokiyen tugukchik ko kit netai amwochini eng kamining'etapgei ang'ololchini inendet akopo amuneishek chokokany kochelewan tugukchik korok amwochi alechi makochelewoni peshet ake, kikilegei asineityo koitchi tugukchik eng kasarta nenyolunot.

Ng'omnotet nenyolu itindoi asikol nyanyek akobwa komie konyolu inget akopo kabatishetap nyanyek. Nyolu ingen kasarwokik chekikole nyanyek eng koreng'wong kora konyolu ingen nying'unyek chemi mbareng'ung. Ko tuguk che karik chenyolu itindoi ko nyolu itindoi keswek chekororon chepo nyanyek chenomegei ak koreng'ung kora konyolu itindoi tuguk chekipisishe nkot kipisi mbareng'ung.

Ee achome tugukwok cheoaldoi. Being'wong anyun koter ak beitap biik alak, oaldoe beit nemi ng'ony. Kora, ko tugukwok ko nkiip ko kororon ichek nkamun masipkoyokikitu, kiboishe kwek keny tugukwok komong'emokis.

Eng pikchaini akere tuguk oeng cheterter, akere keswotap um ketitap paipayat nekoketutan atkokokoyam kekol. ko eng pikchaitap komasi, komi ketitap paipaiyat nekorur, koi paipai chechang ochei. Komasi anyun mito keswot koporu chito kole ngimin anyun paipayandani ketotok komong'u paipayat neo nkot koiyo akesikee paipaik chechang.

En pichaini ogere kwony nemi mbaretab indisinik, iyogochinge anyun indisiot. Moche kotil indisiondonito. Agere ole kiruryo indisinik en mbaranito bo kwonyito ago indisinik chon eechen ago toldol icheget. Moche nguni koib bo kwam inendet ak konyin anan koalda inendet.

Yu ko mbaretab indisinik. Kigikol anyun indisinik che chang en mbaranito ago kagoit kasarta ne kagoiiyo indisinichuto. Ogere kwony nemi mbar moche kotilchige indisiot anan ko indisinik. Koiyogochige anyun agenge. Uu kele moche koib gaa bo kwam anan koib siret bo koalda.

Chu ko avacado chechang chekakeput. Kakeip anyun kobwa factoritap avacado. Mi kiboitinik icheket anyun eng mashinishek akomi ndoishek, kikwechini cheyachen asikopa anyun avacado chekororon tai piketestai kechop icheket komong tuguk chekechope.

Eng kokwenyo ko koroito ne namei lagok missing ko tukwek. Kaitit kokwenito missing ine nenamei lagok tukwek abo kora. Ngada nomei tukwek kenyoi ichek eng sipitalit ne nekit eng gaa.